ore ormosol naa enkaitubului nauni to losho le kenya kebulu oshi ormosom oleng' too nkwapi nemetii enchan arashu too nkwapi nemetii enkare aitobiraki ore enikoni peeuni ormogo nna ke epiki empeku enkop nebulu nitayu intapuka ore peitayu nena tapuka neingwari metoyio oleng ore peetoyu nepuo aadungu nena tapuka enye nepakali neeri ore peitayu ilanterera lenyenak nepuoi aidong' naa ninye eitaari end'aa neiding' ore nena pusiek enyena neitobirieki oloshoro anaa enkurma anaa orgali.

kore enkaitubului e saaka naa eitaini toombareti aadotu tenebo mbenek enyena. Nilotu aitai imbenek enyena nidung'oo nena tana, nintuku oleng meishunye enkulukuoni. Nintukutu ena kaitubului nipik enkare o shumpi nintukutu toldaikani tomon arashu tomon o imiet, ore piindip aitukutu, nimbukoo ina are, nipej o kitunguyu olnyanya naboiyeu ore nabo inyor sii kule, indim atipika kule arashu eng'orno e kule ninya olgali.

Sidai naa enkurupuoni enkusero, amu ninye, ore pee iun irpaek naa kibung intona orpaek oleng, na kiboyo si enkare pemesioki aishunye tenkulupuoni, naa ina are naisho kuna kaitubulu metubulu oleng neisho tesidano. Kake ore enkulupuoni osinyai nesioki ainguaki enkare meishunye, meibung sii enkare elong naa oresi aitoki mesidai amau ore pelotu osiuo meibung ntona orpaek oleng. Kekut ake osiwuo neuro irpaek neinyala enkaitubulu etiu neija

Enkaitubului orpaek naa naata faida tewuei namanya amu ore ee e eunore enye megol anaa nkulie kaitubului, elelek amu intobir ake irmutaroni nipik empeku wembolea nisemberaki nincho meeoto nipik ngalani peetoi ,ore peetoi nilotu ake akesu ore peikesu nincho metoito niya alo iadong metaa enkurma, indim atabanya orgali indim ateyiara lolo paek openy nemegol si duo eokunote enye amu lapatin okuni arashu lapaitin ile ake.

Enkesare ena olchai ,koree enkesare ena kaitubului na emununi ake nkweshi nena ngernger oleng neyai enkampuni nepoi aitobirie shai ore ena kaitubului keoku oshi oleng tewueji nabore enchan pesieku angerungeru nona nkwesin nemununi petumokiini neyai enkampuni.

Kanyoraa shai amu ore nye shai na kenyo enchoto natii enchan oleng ,na kaisidai enchan toonkaitubulu ,na ore sii orshai meeta si duo garama sapuk oleng amu ore ake peidim atukurtu nipik are orkiti shani ninguo meo nitoki agerungeru nilotu aputu niya enkapuni.

Enkesare olnyanya, ore naa enkesare olnyanya, ore eidipa ataaku enkaitubulu ino, nake ekesi etadoro olnyanyai oleng, eoo oleng, nenyokuenu oleng. Neaku eitaini obo obo lelo looto, nepiki kiondoni peyie eyai, aya sokoni arashu eyai atua enkampuni nalo aitobir, naitobirieki intokitin oshi naing'ua ilnyanya anaa noo tomato paste o nkulie tokitin kumok.

Ereten, ore pee aretena oleng, aibung oshi isiaitin pookin naata napik tenebo, nagelu ajo kakwa aidim ataasa tenkolong nabo, ore nena naidim atasa teina olong, napik enchoto nabo, ore nena kulie naidim ataasa tenkai saa ashu tenkai olong, napik enkaishoto. Naa ore pairip, naiteru agel ajo kaa nalelek ashu kaa nagol, ore sii eniare, naa tenaoroo esiai. Kore oshi atii ang', naa kaoriki inkanashera o lalashera lainei esiai aisho pookin ng'ai nabonabo peekiretu naa enkata. Kore pee eas pooki ng'ai terishata nabo esiai fulani, na nakata kisioki aisave esaa.

Ore naa ele ng'anayioi, epuoi aasotu tolchambai, ore pee eitabauni nepuonuni aituku, ore pee eitukui, eitukitoi pee eitayuni enkulukuoni arashu olikai chafu oibung'a. Nepuoi sii teena aasot kulo ng'anayo. Ilooto oleng' negeli aitayu te lelo leitu eoku oleng', ore kulo ooto oleng naa ninche epuoi aasishore pee eitayu indaiki naijoiye tomato paste anaa tomato sauce naa oree peidipi aitayutu, nepuoi aitukutu kuo nayanya, oree pee eitukutuni neimieki enkishungi pee eitayuni ina shoto nagol arashuu inkinyat, ore pee eidipi netokini apuoo aitukutu ina kai shoto , nepiki shumbi neitokini aapik inkulie tokitin peiyie eyaku naaa tomato paste anaa tomato paste.

Meeta entoroni sii duo nabo enyora iltung'ana oasisho tenebo, kake eeta naaduo siininye faidani enyena, amu ore duo nabo ilakitata enkaji, neaku imanyanya ake ewei nabo mekure ilakilaka inkajijik are, niwuowuo naa asotu iropiani kumok, ore sii teena, neleleku esiai inyi amu indim asaidia olikai nabo elo nimisio iyie esiai ashu mesio olikai neaku indim ashomo asaidia esiai enye ewen eton eitu ebau, nake indim sii teena aitasheki ninye te siai enye niasishosho tenebo tenyorata nabo.

Esiai e nchetare naa o nkajijik o sukulini kumok naa boree olkerenke lai. Kore naa ena naishoo mashomo aisomea esiai e engineering amu koree tee ina siae elelek ilotu atum esiae tee inewueji neasishoreki amu kore iasita engineering indim aewo ataasa esiae najo ilashumba piping too nena ajijik arashu wiring niaki iltung'anak ositima nena ajijik nintoki sii tena aitobiraki arashu aichoraki eneiko pee eton enkaji oleng'.

Ewuo naapa adungori esiai nainosi lomon ,ore ake pejingu oltungani esiai nekiroroki nelo dukuya aas esiai enye ,kake ore peetum erishata niponunu nitonini niroro naa nabo arashu are uni, kake ore taa kuna olongi etaa itumia iltunganak nkoitoi e sms arashu awoshokino simui nitoki aitobirii nkurupi naji ne watsapp arashu te Facebook inaalo iyolounue oltungani lomon tedukuya tesiai ata tiatua olosho.

Kanyor sii nanu esiai esotore ontakataka arashu olchafu tiatua olosho lang amu ore pilo asot ningira aipunguza arashu aitodoropa eniko pei pejingu moyiaritin atup olosho lang .Kore pilo aitai nilo aitobir naa ormanyara naina ina isaidia yiok pekiponu amitiki imoyiaritin naidu aponu tenkaraki oltaka neaku ore pekisot neaku sidain irmanyaran lang, nesidanu sii enkare, nesidanu pooki toki we enki enkijape nikiengiangita niaku sidai enatoki oleng.

Torono sii ina kop oleng' amu metii endaa, nemetii enkare, naa ina naikunita iltung'anak pee meturisho teinaalo. Naa ketii sii teena olarabal, naa ketii kulo tung'ana aruok oji Al-shabaab etaaniki ina wueji, neaku etii olarabal pooki kata, metii endaa metii enkare neaku kore eneiko peiye epaashare ninche naa teneiduru, nerip inkera enye mincho eitoki aapuo aajing' lelo tururri torok le Al-shabaab naa tenepuo sii teena aomon serkali pee eturoki enkare pee etum aabukoki neturisho netum abukoki inkaitubulu enye enkare.

Eidim sii aawa enkolong' e dukuya ake peee itum olchore. Kore tenkolong' e dukuya teneitum ake oltung'ani lekirorie oleng' neking'amaa oleng' nekinkaribisha nekirorie oleng', indim ataaku olchore o ninye. Amu ore teneking'amu oleng' niroro o ninye, ine wueji oshi eimu shoruetishu oltung'ani liroro o ninye. Kake ore naa teneitum ologira olemeng'amaa taani, egol pee iaku ilchoreta o ninye, kake ore ele lekingamu nikirorie oleng' ninye sii olchore. Naa ore entoki nisipu idol tanaake eng'amaa ele tung'ani ilkulie tung'anak, ke oltung'ani oshipakino pooking'ai anaa kegoro ake. Kke ore pee itum oltung'ani ogoro pooki kata long'unyng'uny nemee olchore sidai sii ilo , kake ore ong'amaa pooking'ai nelelek piakuku ilchoreta o ninye.

Aang'as naa aliki , peyie eanyu maidipa esiai. Arashu aisho enkata ore pee aidip esiai naasita nekipuo aatumo. Amu ore pee interu atoni olchoreta, kindim sii iyie aimalimalie metaa nirikino ajo kainyoo duo iasita. Neaku ore pee kitumo, aikaribisha ake najoki pee aanyu maidipa duo esiai naasita ore paidip nemekipuo naa aboitayu poki.

Emashini naa ena naasieki mazoezi kore lelo tung'ana oshi lemewuo esiai aashu loota iseseni sapuki, newuo nejoki ildaktarini pee etum aas mazoezi, peetum osesen ataaku kiti ashu peetum aasisho oleng, amu ore peelo asapuku oltung'ani, neibung'a osesen neaku egol peye eitoki alotoo osarge to sesen, neaku ejokini peasishore ena mashine, imbung oltung'ani paa inko anaa olokwetita etiu anaa olgele, ore piireu, ninauru, netiu anaa ikwetita ake aas mazoezi ekawaida.

Eibelekenye naa taata technology amu, kore nabo iata oltung'ani matenjo enkolong' anaa kitoiwuoki taata arashu emasho ino e harusi, kenare naa sii duo peaku sii duo emasho sapuk oleng'.Amu enare niata endaa naitosha iltungana limpotuo, ninchopo oleng', neishopo iltung'ana linono oleng' neitoti iltung'ana oleng'. Naa kore sii duo eeetuo sii ninye iltung'ana nekiwuonu aayaki zawadi nikinyang'akini intokitin sidain, arashu kiinchori iropiani, nishipapa, niokioko soda arashu enaisho nidung'udung'u keki nishipapa paake neija.

Anyok naa airorie nautaki esidano naa kore pee isieku oltung'ani entumo, niyolou ajo kaa umuhimu eata nabo ilotu entumo. Naitoki sii autaki eneiko pee eretena pee esioki abau entumo. Nautaki ajoki ore pee iretena asioki, we eninko pee ilotu entumo, o ntokitin ninko pee meikimutieyie ilotu entumo.

Kanyok airorie, naitoki ore pee airorie, ore paa adol ajo kenyokita airo naitoki sii aisho poki ng`ae esiai arashu maswali naijibu teina tumo. Amu ore amu pee epuo dukuya aijibu maswali naa ina kata iteru sii ninche eitoki airo. Arashu ore pee aiparie toki naa kapiot ajoki ng`ania toliki iyiok ena baye. Arshu aisho poki ng`ae esiai enye aisho poki ng`ae esiai naas neistahili nelotu airo, airo neitamok ilkulie tung`anak. Nelimu esiai naishooki nei present.

Ataasa naa ena siai atii sukuul, e primary o secondary oo atii sii teena college. Sidai naa ena kiguran amu keyau iltung'ana ewueji nabo, neisho iltung'ana meitobira shoruetisho o kulie, neitamok sii iyiok Teena enekingo pee kitoni o kulie tung'ana. Naa Kore ena siai naa ore pee impang' aulo nilo atumore sii inkulie changamoto kumok niindim aikuna oltang'ani pee iarare tiatua enkishui ino.

ore naa ena naa emasho, nautu iltung'anak ilkuuaki le nkop enye. neaku easa oshi ena masho, too sukuulini arashu tiatua imashoi ee sirkali sapukin, arashu too nkulie nkuapi naake pee epuonu pooking'ae autu irkuaki le nkop enye neaku idol irkulie tung'anak, iltung'anak pookin oopaasha imwai enye o mpukunot enye, epuonu pooki ng'ae autu eneiko pee emanyisho oo pooki toki oshi naas te nchoto enye.

Aanyor sii teneikiro nabo te nabo, arashu etii sii iltung'ana lemenyor teneikiro pookin te ewueji nabo. Neaku ore lelo lemenyor, nanyok ajo aigeroki iilkiliku tenkoitoi e Facebook arashu e Whatsapp, arashu aoshoki esimu arashu sms amu etii lelo oota enkuruna teneiroro tenebo. Neaku ore pee ekuru negol elimu toki duo naata nayiou nekiliki natii oltau lenye arashu pooki toki duo nayieu nelimu neaku egol. Neaku ing'oru inkoitoi sidain naa keidim airoro tenebo nabo enyor arashu ing'eroki sms arashu ioshoki esimu arashu iriwaki olikai tung'ani ajoki shomoki irorie ng'ania.

Sidain naa inkaatini amu ore pee etoni ainosaki iyiok, naa sidai amu keitamokisho naa siininche . Eutaki yiok inkaatini eneiko opa pee pemanyisho loo papa o yieyio, o iltung'ana le opa. Eneiko opa pee pemanyisho, eneiko opa pee eitamoki ninche, naa Ina opa pee eitamoki sii ninche iyiok pee aibung'a iilkiliku lenye. Arashu Teena ore eitamokishoi, eitamokito iyiok neija, neisho iyiok matedemtu aajo inchi opa etiu iltung'ana lang naa enare sii iyiok neikisuj inkoitoi enche anaa opa pee pemanyisho sii ninche.

Etii sii olom. Ore olom naa keisho iltung'ana metaduaki metoduaki ilkulie tumg'ana wivu meyiou duo nepuo dukuya te enkishui enye. Neyau naa ina toki olarabal eidim ataarata nabo iduaki likai tung'ani olom. Netii sii teena empurore, ore pee ipurisho arashu pee epurisho olikai tung'ani, naa keyau olarabal tiatua iltung'ana waare arashu inkwapi are ashu ilkulie tung'ana. Ore sii teena aitoki, ore nabo mining'ong'o oltung'ani ashu miyouuu nining'oyuyu naa keyau sii teena olarabal ina, amu kedol ilkulie aajo mira iyie sidai nemee sidain sii ninche, neaku neisho iltung'ana metaarata.

Kore taa teneyierishosho tewueji nabo, niakiki ilkulie tung'ana endaa naa aisidai amuu, etii taadei Nena kera nemeeta intoiwo natii idialo oldukai, naa kegol oshi pee etum endaa. Neaku ore pee iyerishosho niakiki ninyokinyoko naa sii ninche amu teina oitoi epuo aatum endaa, alangu naa nabo eingwaari neija ,nemuta naa te sumash.

Kaanyor sii nanu aitukuo isaanini ashu isepetieti naidipa atadaare arashu ateyierishore. Aisidai amu ore pee indip aitukwo nenyilu enkaji neliou ajo enkaji namanyai. Ore sii ene are keiboyo imoyiaritin torok amu kore ee ingwaa isepetieti inono aa chafui keidim ayautu imoyiaritin torok. Neyau sii teena ilajang'ak oonapaa imoyiaritin o kulie tokitin suuji.

Olgele naa ena arashu olbaisikeli. Eitumiai oshi kulo tung'ana lemeeta iropiani kumok arashu lemeeta ingarin. Naa keitumia te elototo, ore pee iyou oltang'ani nilo olduka, arashu sokoni arashu sukuul arashu pooki wueji niyiou nilo naa kindim ataasishore, kake melo sii duo enelakwa sii duo oleng' kake intumia ake too nataana, naa kore faida enye naa meitumia eilata. Nemee sii duo expensive, megol sii duo ekinyang'ata enye amu inkuti ropiani ake. Metiu sii duo anaa eng'ari, nemegol sii duo ai maintain sii ninye.

Yieyio naa ena nagira ayierisho tiaulo, teong'ata. Egira naa aitumia enkima, kake Kore enaa jiko nagira aitumia naa Kuna naitobiri e aang' naasishore ilkeek. Naa ore ele jiko lang meitumia ilkeek arashu nemegol sii duo enkinyang'a, intobir ake oltang'ani openy tiang' naa kelelek amu ilkeek itumia mintumia sii duo, niminyang'u sii duo ilkeek, ilo ake entim niilo aumu.

Sidai naa esiai naitookuni inkaitubulu tewueji natoyio. Amu keoku ake oopeny inkaitubulu aitumia Ina kirouwaj enkop ake openy, alangu naa Kuna olong'i naewuo ailepaa teknologia neaku etaa epiki intokitin indaiki ilkeek arashu ilchanito pee eitooku araka too inkuti olong'i. Neaku sidai enda Kai amu meitumia ninche kulo chanito. Naa ore kulo chanito torok naa keata sii duo sii ninche entoroni enye tosesen loltung'ani.

Ewuo naa aun iltung'ana lelo matunda lelo lemekure eata too nkajijik enye amu kore kuna oolong'i, etagolo naa enkinyanga oo lmatunda oleng'. Netagolo paa dei enototo o ropiani, neaku eikash oltung'ani nabo elo sokoni neloainyangu ilkeek olotu aun olmatunda, alang'u nelo ainyang'u ilmatunda.

Eitu taa aikata nanu aas ena siai, kake kore te lelo oo taasa natodua, naa keiyou opa neitobir iseseni lenye metaku sidain. Kore ena toki, oree pee iapu nelo naa alak osarge lo sesen, nemanaa naa osarge to sesesn oleng', niatau naa osesen sidai oitasho oleng'olonyor naa oshi intoyie too ilewa. Alafu neitobir naa tena osesen lenkitok meitasho oleng' metaa mekure duo emoruau neija.

Keitiship naa ena siai iltung'ana kumok, kindimaitishipa iyie kewan, nagira aishop Kuna kilani, neitiship sii ninye olosho lino, neitoki sii aitiship siininye sukuul ino nisumare, neitiship sii ninye intoiwo inono. Ore aa iyie makewan ishipa ajo aidipa sukuul naa aloito atum esiai, naa ore sii ninye entoiwoi ino, keshipa ajo keidipa enkerai ai sukuul, naa kelo atum esiai naalotu aretu, naa keshipa sii ninye olosho ajo keidipa enkerai yiang esiai asaru iyiok anaa olosho pookin loolmaasai.

Ketiu naa ene anaa sukuul, amu keigero te emulango ajo Kabarak university. Netiu anaa kegira aitoomon inkera ng'ejuko, Ina pee etewunitia too ilorikan, ajo egira aitamok enetiu Ina sukuul, o course niyiu naa nilo aas, neaku egira aitoomon pee ewuonu sii ninche aaku inkera Ina sukuul nedol ajo Keiko pee ewuo arumoo dukuya Ina sukuul pelo dukuya. Neaku etiu anaa egira ainining'u enegira aaliki kulo tung'ana peyie ewuo aiger ninche pee eaku inkera Ina sukuul.

Ore naa tenasipu nanu etiu anaa etii olkeju sapuk arashu enaiposho dukuya teidie, netii naa enkoteli natii bata ele keju arashu ena aiposha, neaku epuonu iltung'ana awueni teine pee etum enoshi kijape sidai, naingua atua enaiposha nepuonu iltung'ana aadaa, nening sii ninche esidano natii napuku tiatua enkare, naa sidai ake nabo indam iltung'ani atua enkare, niidol enetiu enkop naa sidai sii duo siininye. Negira sii duo aaya dukuya biashara e lelo oata hoteli tembata e naiposha arashu olkeju.

Ore naa enkoitoi e dukuya nayaunye enkisuma osotua naa nabo epuku inkera pookin anyora tiatua matejo inkera naagira aisuma te sukuul nabo, nepuku autaki iyiok aajo ore oshi entoki naisomita naa keitamoki aajo pee etum ayau osotua tiatua olosho lang'. Nepuku pooki aibung'a nepuonu aitamok iyiok tenaalo aulo, ajoki sidai osotua. Neitoki sii ayau osotua nabo epuku inkera naing'ua inkwapi napaasha, pee ewuonu aisuma tenebo, naa ore tenetumo tenebo, nenyora naa Ina kata epuku eseriani tiatua olosho lang'. Neitoki sii teena aitonyor iltung'ana amu ewuonu pooki aabila, nepuonu pookingai, isidain oltorok, nepuonuni aitamok esidano e seriani tiatua Ina sukuul ake.

Ore naa ena naa ewueji naiguranie inkera, eidim ataaku sukuul, eidim ataaku hoteli arashu eidim ake ataaku enkang' oltung'ani. Naa kire ena naa sidai oleng' amuu kore pee iriku inkera inono nepuonu aashipa, neiguran nedala oleng' neshipa oleng' teena. Naa kore ena keisaidia sii duo, nabaa sukul keisaidia sii ilmwalimuni, pee etum ayiolou inkere enje, nabaa sidain anaa nabo etii enamwoita. Amu ore pee idol enkerai eiguranita too kuna tokitin, niyiolou ake ajo kaisupat enkerai oleng'. Naa sidain sii kuna tokitin oleng' amuu meeta sii duo ai toroni metaa kijo eurori enkerai neumia, sidain ake amu naa keteshetayioki nepiki irangiin sidain oitiship inkera naa, naa sidai amu kepuo aitiship inkera pee epal enkai kiguran torono naa keinyal enkishui enye.

Emasho naa ena e harusi, arashu egira aelaaa esiankiki aelaki olmoruo lenye. Naake eyau enchipai to intoiwuo enye tenedol enkerai enye egira aishooyo naa, naa keishori sii ninye imalin egira aitawalaa we enkerai enye. Neshipa sininye enkerai ejoito aloito aiteru enkang' ai openy o olmarei lai ake, naa entoki sidai sii duo ina nayau enchipai tiatua enkop. Netii sii teena olmarei lenkang' olpayian eshipa sii sininche nabo edol eponaari naa olmarei lenye amu mekure sii teena aaku kuti, epuo aponaari olmarei lenye too inkerra, too imalin o kulie tokitin kumok.

Ilo naaa mtandao e e-citizen anaa entoiwuoi, ore pee indip nilo ewueji naigero ajo civil registrations. Inewueji ilo aatumie ening'o pee kisaidiai, piinger pimbelekeny birth certificate enkerai ino. Ore pee ipuku teine niilo tena ewueji naigero ajo registrations of birth certificate. Ore pee indip ine wueji nikiutakini ajo, iyou niimbelekeny enkarna anaa kainyoo iyou ninko, naa neija. Arashu ilo huduma center nilo aingoru oltung'ani lekiutaki te wueji e registration of birth.

Eutu naa inkishu. Naalio anaa epuita wueji, matejo kepuoita aing'oru enkare. Amuu kore ena kop naijoiyie etii etiiu anaa metii enchan, amu kelio ajo etoiyo enkop oleng', netasasita sii sininje inkishu, nebore eterit oleng'. Neaku eutu ajo metii enchan ina kop neaku epuoita inkishu aing'oru inkujit wenkare.

Eutu naa iltung'ana otii enkiti aji natii ine wueji, neatai enkiti toki naijo TV teidie e dukuya. Kake Kore ena netii sii impishai oonkofiani naajo ilashumba helmet. Elio ajo ore ena naa darasa oo ilaisumak te enkoitoi e digital . Ore pee idol idia toki naijo TV te dukuya, etiu ana Ina egira aitamokishore olmwalimui, naa Kore inkera naitamokitoi kajo easita engineering amu Kore Kuna helmet ninche oshi eishop iltung'ana le engineering oleng'. Neaku egira aitumia enkoitoi e digital aisoma.

Ore naa Lwanda Magere naa oltang'ani opa otii enkop iljaluo, oata opa ninye osesen oijo isoito, amu ore opa pee eng'ori te empere arashu too imbaa, neshuku nemejingaa opa ninye nena baa, amu ketiu opa osesen lenye anaa oitobiraki o soito, negol naa sii opa sii ele oji Lwanda Magere amu ore pee epuo aara o lumpua arashu lelo ootaniki opa teine wueji, metii opa oltang'ani oidimu amu eibung opa ake ninye iltung'ana near amu Kore pee eng'ori ninye te empere egol pee ejing'aa nininye empere etiu osese lenye anaa isoito. Neaku Ina pee etadamwaki ninye naa ninye opa einosaari oleng'

Ore naa ena, naa clinic oo nkituaa naiterua opa entangile orais Le Kenya naji Margaret Kenyatta. Ore naa ninye neiterua opaena clinic peret inkitua arashu noo yieyio, ontoyie o ntangilen naajing aji, arashu eata engolikinoto nabayarie sipitali. Neaku Kore ena clinic elotoo engari ake nalotoo nebaiki iltung'ana tiatua idialo namanya, pee etum naa atareto iltung'ana lemeidim atabai sipitali aapuo ajing aji. Naa eiterua opa Margaret Kenyatta pee eret, intangilen najingita aji pee esaru enkishui e yieyio we enkerai.

Eeeh, enedupoto sii pii katukul, amu ore idipa oltung'ani atijing'a aji, eti oshi kulie moyiaritin nikishukokino indipa atijing'a aji iyie anaa enkerai. Neeku ore pekishukokino kenare nikishukokino ildakitarini adol iyie tenebo wenkerai ino mpaka nigolu ninchiu oleng'. Neeku kitapalatie iltung'ana kumok amu keure ina laaata esipatali ajo kikumok isentei naitokini alak, nemekumok iltung'ana oshi lonyorr atotoni tesipatali aanyu ina biotisho amu ejo, keikash tenepuo atoni tiang' alang'u tesipatali alang' ewei nabore iltamoyia.

Etishilaayie naa serkali ajo sidai enkoitoi e eCitizen nabo elakishore. Sidai amuu ore te eCitizen egol pee iwuowuo aosh olaini ingira aipanga pee iyanyu elaare, nemetii sii teena esiai naitumia inkardasini arashu inkulie tokitin. Amu ore te eCitizen kiruakini ake olkilikua nikijokini etabaiye isai ino nitainye iropiani, arashu etabautwa iropiani inono, nemetii ewueji naigero too inkardasini. Amu ore esiai naigeri too inkardasini arashu Impala, keyaa sii Impala kumok naake eisho ilkeek kumok metudungi naake, pee eitobiri inkardasini. Neaku ewuo ena siai e eCitizen aretu naa endungore oo olkeek pee mewuonuni naa aitumia irisitini oo nkardasini.

Aidim naa atooshoki ake esimu naliki pooki toki agiraa kingira airo ninye. Kake kore enkoitoi sidai naa tenaigeroki ake olkilikua tenkoitoi e sms anaa te Whatsapp arashu aigeroki te enkoitoi e Facebook, arashu siiaidim sii aigero tembuku arashu te enkardasi nairuwaki. Eteleleka naa esiai Kuna olong'i amu iosh ake empisha niriwaki. Iosh empisha niriwaki te pooki oitoi, nabo iyou te Facebook arashu te Whatsapp arashu indim aigeroki Nena tokitin te sms nairuwaki oltang'ani.

Ketii naa ltung'anak o o nkabilaitin tofauti enewueji ,ketii olashumbai netii endankai kitok nijo enkafrikai negira airorokino. Neaku ketiu anaa na enkoitoi ena naasitai esiai neaku egirai ayiolouno kulo tung'anak aare arashu kajo ketii oloigeroki tesiai neaku egira airoroki olikae ajoki wou amu inoto esiai arashu kegira ayiolouno ltung'anak logira loasita esiai tewuei nebo, amu kelio ajo etishipe enda kitok oleng' netiu anaa kinoto olchore sii tene.

Kebore naa sii ngolikinot tesiai naasishoreki enkoitoi e e citizen amu ore naa enasiai nabo iyata ake esimu sidai e smartphone arashu computer arashu laptop iindim ataashishore ,oree si enkae toki neaku indip ainoto teina e citizen neaku egol tenebol ltunganak kumok nihang ,na ore peihang naa ingasa aanyu ometushukunye internet, na kore sii tena mining pesho lasima akepeelotu internet peetumoki ating isimui ,peidol entoki niyeu na mejingi pesho.

Ingua naa prince indda ecountty esiaya, etoiwuoki naa ninye teina kop na olaranyi sapuk tenkop oljaluo na kerany ilanyani loljaluo ingua ewuei najii murunga teb siaya county ,naketoiwiki Ninye to kuatini oljaluo ame keeta oshi oljaluoi.

Ore peebau nalo airoroki, ore paidip airoroki naomonu naa msamaha amu aidipa ashelewai, nalo dukuya ajoki aishelewe duo tenkaraki kumok duo ngarin tenkoitoi netii inakindinga neaku meata duo anaikunune asieki esiai naomonu ake msamaha najoki maigil ailong arashu ngurieki taata amu meeteyiunoto aai aichelewe.

Kalo naa airoroki nayiolou eneikunari nkolongi nitu kitumo ,nikitoni kwanza aiengeanga ,ore pekiengeanga nikingoru enkiti aji arashu enkiti oteli nataana nikipuo aingoru enkiti tolkinya arashu enkiti are nikiwok kinosita naa lomon kigira ayiolou kaikua lngolongi nikimina, nikipuo naa ayiolounye tenkata naado kiwokito suda arashu shai nebaa na anaa kinasita lomon.

Kanyor na nanu enabae amu ore peidol etiu anaa olaranyani ele lolumbwa na ore elearanyani ewuo oshi oleng eetuoki ayiolou tolosho le Kenya ,nasidai taa ninye amu keewuo nepik engari enye kando netumo naa olchoreta lenyenak arashu a ltunganak oshi o o oininig osinkolio lenye, netonu pokira aosh empisha amu oltungani oshiakie oininingito nekinoto si taata ,nekutumore kesidai enirorokinono niakuku lchereta.

Ore ena na enkoitoi oshi nairiwari iropiyani tenkoitoi esimu, ore iyata oltungani esimu, olaini ojo ole Safaricom, na indim airiwaki likae tungani arashu oltungani oota olaini le Safaricom arashu olaini le airtel iropiyiani tenkoitoi esimu, indim airiwai iropiyiani meshomoita enkae kop arashu enkop nalakwa te nkoitoi e mpesa, ee enkoitoi emtandao na iriwaki ake ropiyiani tebsimu nakelelek oleng nemegol sii naa enkoitoi sidai oshi ,indim si oltungani tena ainyangu credit arashu a ropiyani esimu nirorie. Indim sii tena atoomonu esile tenkoitoi e mpesa na kaisidai sii oleng.

Olarikoni naa kitok ele tolosho le Kenya, ore ele na olarikoni oji mike mbuvi sonko, ore ninye oshi netangasa aku orgavanai le Nairobi tiakata ,na keeta apa erikore sidai amu ore ninye na olarikoni onyor iltunganak na kenyor ninye ltunganak lemeta inakishui sidai arashu inamaisha sidai namanyita loota ropiyiani, enyor apa aterutu iltunganak lemeidimu ate, lolo oota lemeeta na sidai apa amu eretu ninye na kenyor apa ateretu ltnganak lemeidimu ate kuli naa sapukin oota tendei, nemmenyor apa aitorogonya ltunganak keeta apa erikore sidai oleng.

Ore nee ena na emirare wenkinyaga onkilani naji nemutumba, ore kun kilani naa ngilani naanapuni tonkuapi olashumba naidipa aishopo lashumba ,neeponunui amiraki yiok teleosho le kenya, na ore sanasana etejoki ore apa olosho le kenya naa ninche olyiangiita ,sidain sii kuna kilani amu kebiko oleng nemebikoo oleng enkinyanga amu kekumok ropiyiani nainyangunyieki na kebik oleng na ore ee ee esai ninche megol si duo na kebikoo oleng?

Matejo naa duo etii mamaa namirisho tolduka lenye teine wueji neaku ninye ayou nalo aiparishore. Neaku inchi aiko pee alo aiparishore, neaku inchi ilo ajoki, alo airoroki, ore pee aidip airoroki najoki, 'mamaa kaaji nanu sintamei, namayiolo ena luboto inyi oleng' nagira naaji aikilikwanu ajo kai etii enkoitoi nalo sukuul, amu kara nanu ng'ejuk tele kioma linyi, neaku mayiolo, kiutaki duake enetii sukuul amu aloito aisuma.

Ore nabo kintanyanyuk iropiyani olosho le kenya matejo olosho le America, na airopiyani e kenyan shilling oo american dollar, ore pekintanyanyuk neetuo naa tolapaitin aare eetuo adou sii ropiyani e kenya metaa ore apa enchilingi nabo e America naa ,koree apa. Dolar nabo e America nibekenyuti too iip nabo otikitam oile, na nitoki sii alotu adou ometabau iip nabo otikitam, negira si adou sii duo oleng ,metaa eutu ena ajo kegira aiminie indolai esidano enche ,neaku taa pekibaki siyiok too...

Alo naa ilo duka lomirieki isimui, nalo aikilikwanishore olomirusho, nalo ajoki, kakwa simui ng'ejuko network. Naa Kai aiko pee atum, ore naa nalo ajoki, ke sapukin, ke kutiiti, kebaa naa storage enye ashu kaji etiu naa eoshoto enye empisha, amu Nena naa nalo adol, Kai inko naa piidol storage enye tanaa sapuk anaa kiti. Nilo sii asiu ajoki peyie autaki siininye enetiu processor enye. Ore pee adol ajo sidain , nalo dukuya ainyang'u.

Ore naa iltung'ana oodala tolosho le Kenya oleng'. Lelo oopuo aadala empira oo nkejek, naa kumok oshi looyioloi anaa, etii iljaluo, netii ilkisii, netii ilbaluyia. Ore Kuna kabilaritin uni, ninche oshi loonyor empira oo nkejek, amu Kore ninche kegoli sii duo . Keata sii seseni sapukin metaa keidim Ina terkeny napuoi aara iltung'ana, earita empira woiba kwetata naa amu kesidain iseseni lenye, keidim aakwet oleng'. Naa ore entoki nayielounyeki naa, ena naata iseseni sidain, o enkwetata nas nanyor aakwet, naa keata sii Ina talanta sii naapuo aakwet nearie empira.

Sidai naa enasiai nainyangunyieki ntokitin tesimu amu ,koree tenkoitoi e empesa indim oltungani ashomo ninyangisho tolduka itunchoooyo sentii kake iloalakisho, na ore itulakisho the etii sii nambai nikinchori peinyangisho, kuna ore nona ambai ,ilo enkoitoi e empesa kiutakini einko peinyangishore isumakini nona ambai nipik nona ambai nipiki siyie enamba ino e pin neaku indipa atalakisho, neaku ore ena naa enkoitoi sida naiteleliaki peinyangunyie ntokitin aidimie enkoitoi esimu.

Ore naa kulo naa irpolisi obo wolderefai lengari e matatu, etiu ana kitashieyieki ele tungani tenkalo orbaribara pedoli anaa kesidai engari enye peenap iltunganak pemelo ake nelo aisababisha orbuket lorbaribara, neaku etii irpolisi opuo adol anaa keeta sii lderefani oimaitie sukul eta entoki naji driving licence na ore pemeeta nepuoi aibung ilo tungani enkampuni ina gari pii metaa mekute alo anapaa iltunganak, naijo keeta kulo tunganak nkitambaani na akajo enaapa kata eaatai esayiet e corona enapakata emutita corona iltunganak, itabayiebele tungani enaapa kipirta nayiuni aingura ana eitabayie esiana oltunganak oyieuni nenapi tengari .

Kebore nee ene iltung'anak naijo nkituak, ontank'ilen onkutiti kera netiu anaa ketiplshipate kulo tung'anak amu kelio ekusito, kelio ajo ketii toki nagira ai sherekea, kajo etii emasho natii inewueji na keranyisho ntankilen egira ashipakino ina masho neaku kajo etii sii toki sidai na kajo ketii osinkolio oranyitai tenchipae sapuk.

Alo aton nainingu to tolakut arashu tanadol ajo elelek arikino, naingoru enkardasi wembuku naiger entoki nagira alimu paitadamu kewon amu indimai naa eeta kunoolongi esimu ntokitin sidain naidil aigo tesimu aai note notebook arashu alo ai record enejoito paitadamu kewon nalo aas ina siai.

Ore naa ena naa eng'ues najii emuny. Ore naa emuny netii atua Nena ng'uesi naaji big five te Kenya. Naa ore oshi eng'ues anaa emuny, etii oshi iltung'ana oopuonu aar pee eitayu nena mowuarak enye pee ewuo amir, nemee sidai sii Ina nemeyeuni tolosho le Kenya naa ore ewueji nitumie Kuna ng'uesi sana sana naa kebore ena kop olmaasai e maasai mara, neaku kebore pii naeku kewuonu oshi ilashumba aasipu naa kelak, naa keaki sii olosho lang' iropiani kumok amu Kore pee ewuonu aadol nelak iropiani neleku tolosho lang'.

Alo naa dukuya nairoroki, ore pee aidip airoroki naiparie ajoki kijia iyie, Kore paaliki enkarna enye naliki sii nanu aaji naliki enkarna aai. Najoki ajo kaasisho oshi tene, neitu aikata aadol, naiparie sii ninye ajoki ira omoni namaayiolo, iasisho tene? Ore pee aaliki eeh aasisho, nemekipuo naa dukuya ayiolouno, naliki ajo aji apa einguaa, nelotu ene wueji neaku nangamu pae ajoki karibu mataasisho tenebo ,nikiendelea esiai tenyorata nabo.